Induma komoche elekachanga beek sikai keminji kererusiek ko ngamun miten beek chechang kererut asikoboishen kochobeb omitwogik elekiome sikobit koraa kochanga olechope tuguk chekiomeen tigitikwak, so komoche beek chechang indumaa keminjin kererut elechang beek

Togu kele miten bik chebute nyanyik miten chepkamatut nemiten tai yu ak komi bik chemi bataiyun korak koboru kele korurio nyanyik chemi ireyu kibutote nyanyik akokorurio oo tililen, miten korak nyanyik chekokiruruchot ak konde gradisiek sikobit komara bakialda keib bakialdat en tugoshek anan kioldechi bik en kaa, koraa komiten bik chetonondos ako togu kele kerei oletestoi tai butetab nyanyik.

Kibute en imbar ak keib kobwaa kinde gradisiek ak keib kobwaa chogok sikobit kiito emait ak keronji ak kibarkany keseraser sikobit komayachekitun alak yeitio kindee seleleisiek ak kibokeib kobaa tugosiek abaa kialda kioldeji bik.

Kimuch kial seleleisiek ak kesor ngungunyek en osnosiek ak keib ak nyokegony seleleisiek anan ketil imbirok chon bo mwaita anan ko molasses ii ak nyokinde kegony ngungunyekan ak kinam kinde mauchoto chemi betit anan koche kakitil ketikwak ak nyokerutyi ko chekomi betit komuch kebol ak kinyokerutyi seleleisiechukan anan ko imbirochukan ak konam korut imuch ibeimin en biut anan kokosungugan kot neimenye ak konam korut mauek kokoronekitun.

Toreti kojigili sirkali oleboishotoi chepkondokab emet ak oleboishoitoi koyochin boisionik bik, koboto koraa kowendi kochigili chito en agenge en agenge ole sigen chepkondok chechang anan ko eleboishoito chepkondochoton kokot komo oror elesiken chepkondochoton komie keipchin kokwoutik chekimen kotiengee ngatutik koraa kwororjin, kwororjin bik oleboishotoi sirkali chepkondokwak kotekyin anan koyojin boisionik angot komomi boisionik cheyojin sirkali emet kimuche kotakejigil oletestoitaa sirkali koboishoito chepkondochuton toreti niton kochuchuch chorset.

Boisioni kokararan akwochome omuche owo otemisie ak amin minutik sikorut yekokorut omuche ibaalda yekokorurio tuguchuton en imbarenyun , ako koraa kotoreton osich rabisiek en komosto agetugul amun ibooldoi ii ak amuch alibanen rabisiekab sukul anan oboisien alibanen denisiek anan aalen ingoroik koboto koraa oriben konyun komie okwomis kwam minutichoton ii ye kokorurio koraa omuche atestaa orib imbarenyun yekaotemisie komokomi minutik chemobokomonut chemotoreti bik.

Miten chito netinye sengertet nekikwo keldet nebo taa, ako koraa okere bik chekalach ingoroik chebiriren ak sitisiek koboto minemalach komie ingoriet mi eletoku borto ako kondee kee tuguk eunek cheterter mi nenyalil, mi nelel ,mi nebirir komilon olekochopto tuguchuton koterterekitun kanam koraa kit nebire pichait ako manam komie ako kanam koraa tugul mongen kobir pichait.

Achome amuun amuche anyorunen rabishek ko kachesan anan kora amuche okot abaibaitkee, sait akee yoon momoche obiir asich rabishek kimuche ketuyechin biik akibaibaitkee kebir tukuchuton.

Toku en yuu kele kikobet ropta en komosi koik geny ak koketote bik tugaa kochenginote chekiome kou beek ki ak suswek, en ireyuu ko kokilal asista soiti kota mokomii suswek toku kole kikoik buiwek akoseretos bik koraa ngamu pendiii ole loo kochenginote tuchuton chekiome ak beek, toku koraa kele seretos bik chemii yuton kikobet ropta koik kasaria. Tuchuu koshorortos toku korosoik koraa ikere ile imuch kokoseretyo tuchuu amun imuch kokokobwa mionwoki cheterter.

Ireyu ko olebendi chepyosok anan ko chepkamatushek chenyigisen sikobit kiororji akobo chametab bortanywan, ak kiororji koraa olenyolu koburto sikobit komotwo en betushek chenyigisen ,loboto koraa kiborjin ole nyolu kwomishoitoi tuguk chekiome ak chemokiome ak ole nyolundo koribto gee en kasaritok.

En ireyu okere bik koyob kompunitab airtel ole toreti bik kwororjin olenyolu koboishoitoi anan ko elemuche konyorunen keljin bichuton kompuniniton.

Nyolu korong anet olekinomdo sitimet ii ak okekirobto prochektait kwo sitimet ii sikobit kobor loboyet ak olekijile koraa sikobitkobor loboyet ii, koboto koraa olenyolundo keterekta kobur komie kobor loboyet en elekararan elemuche koker chitugul kobor kit agetugul nekiborto.

Kibole keringet ii ak kesemenden ak keib tankit kinde keringonoton nekakesemenden ak itio koit karit neibu mwanik ak konyokorong kerongji yoton ,tankinoton yeitio kechop mashinit nebiru mwanik neiboru kole siling ata chekakinakta ak kobor kole tos tian mwanichoton chekakinakta.

Toretech kenyorun nguliotyet ak ngomnotet nebo keyaen kasit yon kakesirin en tai en sirikali anan ko yon kenyoru kasit nemoche ngulotyet ak ngomnotet sikobit itestai komie .Toretech koraa inyoruu boishet nekararan en tai ko kakinai ole kiyoito boishoniton, ak kotoreti bik koneet bik en gaa akobo ole nyolundoo ketesaita en bandap tai.

Ochome fanta ngamun chomu sukaruk, istewon koraa melelda koboto ndayee kokonon komosich ruondoo akaken maran kokomoche ayai kasit nemiten kasinyun ayee asikobit kobetwon ruonik aka abaibaitu sait ake.

Ireyu okere M_pesa kobwotwon akobo rabisiek ,amuche oyoktoen rabisiek anan kiyokunon rabisiek ii koboto koraa amuche osomen chepkondok choboisien anan koraa kesiran okot kasit en yuton koboto koraa imuche anyor chito ak oororji olekiboisiotoi komuch koyoktoen akine rabisiek anan kiyokji.

Bokomonut boishoni ng'amun inete biik olenyolu koboishoto chepkondokwak en konoret anan ko sometab chepkondok en benkishek cheterter, korak ii komuche kwororchi biik olenyolu kisipto elenyolu kenyorundo chepkondok ako toretii temiik konyorchikee mokutikab rabishek cheimuche kotemishen ii ako kora kwororchin olenyolundo kewektaa chepkondo choton oloon kokemokyikee en kasarta nekikokiyonchin.

Karan boisioni yekanam amun imutu lagok chemi kokwet komat kobaa olelo okemuche kongetio en bandanywan tinyee komonut yekaranam komutu lagok tugul chemuche konyorjigee sukulit en elenegit.

Okere kondoik chekotonoso koboto kitabushek chekosire koboto komoche kongalal olekiyoito kasit kindochin emet asikobit kowalak ii koboto koraa koboru kele bichu ko kondoik cheoe kasitab sirkali anan komiten en boishet sikobit koker kole wendindo ono emet ak kokonu keljin en bikab emet.

Koroi kokararan amun toreto bik kochut muswoknotetab kasari imuche kenyor kit agetugul yon kokichut orinoton kokeker kit netestoitaa emet anan ko kii agetugul nature en orit.

Ireyu kokirakas kele karan ii amun nyorjingee bik kit agetugul nemokyingee ibokwolishen bik ii ak inyokomuch kwalda kit nekaal anan koboishen koai keljin nenyinet ,ki koyai koraa bik konyorjigee kasisiek en oliton kimuche kecheng bik chetononjin koker kit eletestoitaa boishet koboto koraa kikonyorjigee bik rabishek en yuton amun kikesir icheget ko kila keliboni en kasinywan.

Mayee komie simoini ngamun omuche oker tuguk cheboru simoini akomuche obirto ako indachachen koraa koboruon kole wendi maat, imuche koraa kebiruon chi agetugul nemoe kobiruon akonomoksee ndanam, amuche koraa akas soutit nebo chito ndajil koraa oyokte ngoliot kwendi iboruon tuguk tugul chemokyinigee.

En ireyuu okeree biik chekayumng'ee en koot akee, miten chii nekatonon nekashach bakiit ii koboto kobiree picha biik chetiendos oeng, chebioset nekayat kutit kotieni ak werto akee nekashach kikondit en batenyin akomorori en tiendo, mii okot lokok chekobur boishek ak chebiosok, mii chemile cheroritos kokeree eletiendo bichuton oenguu, iboruu kelee koboo boiboiyet betuni kekeer biik chetiendos.

En ireyuu kokararan amuun en keny ko kinomiten en kilasitab somok kokikinetech akobo elekitestoi taai ak keriib atebtoo nekibo keny ak kiororwech atindenik chekibo keny, soo kotoreteti lokok konai kolee kiburtono en kasari ak keriib bitetab keny, akoo kora komuch koyumkee lokok akwororchikee ko icheken yekakinet konetindet kiit aketukul, komuche lokok koriib atebtoo ak biteet ab Keny.

Milon elekoburto chebioset nerorie en yuu, kobur kowokta batai akororie soiti, mii kora cheroritos kokayat kutuswek, iboruu keleek, miten kora nekomur keliek, iloche ing'oroik alak chemile biik, koboto kora mii osikorintet nekotonon en taban kokalach iroisit netuii akorori.

En ireyuu okeree ndimoo, nyanyik, chepsukaru chee ndimoo ak chemindilil, miten kora maembe, mokobeek akomiten biik chetonondos cheboru kelee oldoishe, miten kora avocado akomiten indisinik, miten maberek, chuton kokochin kelchin temiik konyorunen chepkondok sikomiin alaak akoib tukuk kobwa ndonyo nyokwoldois konyorunen kora oliik komonut akomuch konyor amitwokik akoo testaa kokimiit borwekwak amuun tukuchu tukul kokonu kelchin en borwekab biik, ikochin konyor mieindo ak konyor kora betushek tukul tukuk tukul chemokying'ee.

Ochome boishoni nga'muun imuche kenyorchikee kelchin en chepkondok chebiosok amuun en nabenywan, nyoruu kora ng'omnotet yebo konobee tukuchu ak ng'ulotyet akoboto kora komuche kolong konywan eletebeen, kararan kora amuun imuche kondee chito chekoo sotoshe chuton koik mursik akoo kororon mursichoton en borwekyok asikobiit koteswech kipnotet ak koribwech borto kokimiit, kimuche kora lakok chebo kasari chebiosok chekibo keny akobo komonut en sotoshek ak elekinobto, konome konyoru ng'ulotyet ak ng'omnotet lakokab kasari.

Kararan boishoni en anee, amuche akuur lokok kobwa sukul akinyaneet olenyolu ketebto konyor ng'ulotyet ak ng'omnotet, toreton kora akanee anyorchikee chepkondok asiamuch atoreteng'ee akanee, amuche kora aneet lokochu olekiburto kipakeng'e aketekis kee ak kebwaa sukul kinetkee kiit aketukul nenyolu akoboto kora nyoruu lokochu kelchin en sobenywan yekakinet ak tuun kosib arorutichoton akonam kiit nekikinet kong'eten ming'inotenywan, mometoo lokok komeng'ech elekakinetita, soo konyorching'e kelchin akotekis kasari akonai bitetab keny kora ng'amun kakinet.

En ireyu koboru kele mi indonyo toreti bik konyorjigee kii agetugul nemokyingee, toreti koraa konyor bik chokere en yu chebunote pikipiki komut bik ak kosikyigee akichek chepkondok, toreti koraa ketech oratinwek asikobun bichuton kobaa kwolis konu koraa ketech korik chechang en indonyo initon asikobit kialdaen tuguk, bichuto koraa komuche kosich rabisiek cheimuche kwalen tuguk kou sukul ii ak kolibane denishek ii ak kotemishen okot koraa koyekokotemis komuche koib tuguk chekakotem en imbar koib kobwaa indonyo.

Ireyu koboru biretab beek bendi bik ibakonetkee elekibirto beek ii akobaa konyor boiboiyet en oliton, toreti okot niton koraa ndobitu nyosutiet neu kele kala beek chito kongen chito kobir beek anan chito agetugul neimuche kosorunis ii kekuree asikobit kosor chito nekalaa beek konyolu kongen chichoton nesorunishe akinee kobir beek, toreti okot niton konyor bik chekiyaat oliton kibiren beek konyor chepkondok ii ak konet bik ole kibirto beek .

En ireyu okere chito nekobur ii akokondee itit simoit kotok kele birto kanam koraa laptop ii akokonde meset laptop initon, miten koraa kitabushek batenyi chekesomoni kotok anan sait akee kosomoni kitabushechuniton, kotok ngololen kit netesentai bichu koboto inendet kongololen akobo chepkondok anan koki agetugul nemoche koyai.

En ireyuu okere komii chito nekaiyum ingoroik kii ako moche bokomuetis kotok kele kokomurekitun ingoruichu kowal lii ak kolach che tililen, miten koo ingoroichu tomo kimanda kotok kele moche chichiton sikobit komanda ngoroik kii abakomuet. Miten koraa kirait nemii koo nekokinde beek.

En ireyu ogere simoit nekanam chito so simoini kokojin bik konyor kit agetugul nemokyingee kou imuche kobirtoe , imuche kebirjinen ii imuche koyoktoen rabisiek ii ak koyokji bik alak rabisiek, korak ii komuche konyor tuguk cheterter kokachengen simoiniton kou yomoche kou yomoche konai ole kiripto tuguk en kaa kou tiongik yon imoche ibai kou tugaa ana ibai nego koimoche inyoru tuguk chekimuche kebaen ii imuche ichut ak iyokte ngoliot nelelen imoe keibun.

Kararan boisioni amun en kaa kochome lagok komwetis ii akonyolu kinet, ko Kararan amun noe ichek otepto nenyolunot ako inete ikok chebwone chekisiche olenyolundo ketepto ak kemwetis, boisioni koraa kotoreti asikonai lagok akobo tililindo asimabit koree mionuokik ak koree tiongik koraa cheimuche komut tiongik koboto koraa konai lagok kole bokomonut ingemwetis ii kotililekitun ingoroik.

En yuu komilon elekotonondo chito netonone nebo shatit netui elekanamnda meset akoker simoit, kora komiten tukuk chekakibangan akoo kanam chito nebure simoit akororie, kobur kora tukuk koserserak makibang'an kokiyomo kosetishek ak tukuk chekakiker mii oot chekiome, koii kora komakibang'an okot ng'echerok, kotutuiyo ng'echerok koserserak alak.

Kararan boisioni ingamun inkebaa keketote boskilisiek ak ingesindangee inyoru chepkondok indiiguk nekando , korak kokojin kimnotet borwekchok ak koterech koraa okot en mionuokik ko ingamun ingibur koraa buch komakiyai kii kokonu mionuokik ,koraa koboru talentait nebo chito kele to nee nemuche koyai inendet .

En ireyuu okeree biik chemiten kokayumkee, kotok kinetishe kinete bichuton akomii konetindet nenete biik akobo tililindo amuun akeree kondee biik kutuswekwak koter kutuswek amochut maran ko kiit nekitere kelee ibuu miondo, kondee eunek barak bichuton kora kotok kelee kitebee tebutik asikobit kowol chito.